Adwaro ni mondo ang'e kaka itiyo tijni mar mondo omi abende anyal tiye. Aneno ka daktarini oting'o mashin moro e lwete ma en gir tich ma adwaro mondo abedgo mondo ang'e kaka itiyo kode. Daktarino bende oliero gimoro e ng'ute mabende itiyo godo e suptal kanyo, mano be adwaro mondo abedgo kendo ang'i kaka itiyo kode mar mondo omi ati kode.